Gimatimore kae en ni miyo nigi nyathi matin, otero nyathine matinni ir laktar e od thieth, kendo laktar nigi mesa moro ma opange yedhe ,kendo nitiere buk moro maratong'.ochalo kadi mar klinik mar nyathi ma okelni. Ineno ka otemo mondo omi ong'i kadino, ong'i ni gin gik mage ma kawuono onego obed ni imyo nyathini, to be hike oseromo. aeto be bang'eno, obiro kawo yedhe ma onego obed ni omiyo nyathicha mag chanjo mondo omi omiye mondo ogeng' ne tuoche moko manyalo yude apoya, nikech yedhegi, imiyogi nyithindo mondo ogeng' tuoche kata mondo othiedh tuoche moko ma gin godo kaluwore gi kaka gintiere. Aeto ibiro yudoni nitiere yedhe moko ma imiyogi ma gichamo kata mimiyogi e dhoggi mondo omi omigi teko moro kata omigi dwaro moro mar chiemo nikech kagichiemo eka ginyalo bedo gi ngima maber ,bende eka ginyalo dongo maber kendo ka gin gi teko.

Maeni en tich mar wer kod miel ma oganda ka oganda nigodo e kitgi gi timbegi. Koro tiji nikod nengo e aluorawa nikech mokuongo iyudo ka sama ng'ato wer to omiel omiyo fuoni mag dende bedo gi teko moro, manyiso ni orieyo fuoni mag dende. Gima omiyo kendo en kod nengo, gin gik magitiyo go. Gimoro kaka bul, kondo gimoro kaka owalo, gin gik ma iloso, to kapo ni ng'at machielo ema olosoni to idhi chulo omenda mondo mi iyud mwanduno, manyiso ni en kod nengo. Mar ariyo, iyudo ka girito ki kit jomoko gi timbegi, nikech sama giwer cha, to nitiere gik ma kopogore gi lewni magiruako nitiere weche bende magitiyo go sama gilosoni. Koro omiyo girito kitwa kaka oganda ma opogore opogore e pacho ka.

Pichani oting'o ji ariyo, ng'ama miyo gi ng'ama dichuo kendo gibedo e kombe. Kama gibedoeni chalo ni en ot moro. Koro ka anyalo lero gima timore kaeni, chal ni ji ariyogi nikod twak to twak magin godoni onyalo bedo ewi gmatimore e ngimagi kaka weche mag ohala, weche mag somo kata samoro weche nyithindo magin godo kata samoro gin mana jo hera makoka dwa loso weche mag dak. Koro samoro ginyalo bedo ni gitwak kata ewi weche kaka ginyalo riwo keny, weche jonyuolgi kaka ginyalo dhi limo jonyuolgi dala. Ginyalo nyalo bedo ni giwuoyo kuom ngima ma gigombo bedo go, nyithindo ma gigombo bedo go, kwan nyithindo magigombo ni gibed godo. Kaka ginyalo gombo ni ngimagi obed ekinde mabiro. Kaeto bende twak magin godoni bende chal ni en twak mamiyogi mor nikech ka ng'amamiyo ni loso, to ng'ama wuoyini ochikoite kendo onyiero, manyiso ni ok en wach moro mar dhaw lakini en wach moro mamiyo

Gimatimore kae en ni oganda moko ofwenyoni ginyalo tiyo gi gikmoko mayudore e aluoragi mondo gilos gikmoko manyalo kelonegi yuto e ngimagi. Iyudo ka jokmoko okao wii chupni kendo ging'ado wii chupnigi e yoo moro mongi magilosgo muandu manyalo usore. Ae to jokmoko bende kao wii chupnigo malosgodo kata mana drefe kata mana loso godo ndope moko minyalo kata kete leuni molil kaka koro e pichani gikao wii chupni emagibao e bag kendo koro bagno nenore majaber ainya. Jokmoko bende kao gikmoko kuoyo, kagisekuoyo togilosogodo tigo minyalong'awe ng'ut kata moko minyalo rwake lwedo. Ae to kendo ineno ka gidich to kendo gin jokmakonyore. Ka ng'ato onge gimoro to okonyo wadgi mondo omii obedgodo koro giting'ore malo kanyakla ka e yoregi mar yuto kendo e yorgi mar lony magingodo.

Maeni en otas manyiso chudo moro ma ichulone ng'ato kata samoro ng'ato a tiyo e kampuni moro to koro kampuni no okdwachule pesa e lwedo nikech pesa ma ichulo e lwedo sechemoko ng'ato nyalo ruko ni nokochule to koro kaponi otii gi bank e chudo tiyudo ka gik moko manotigo e chudo ka okan kendo nyalo kelo tich mayot. Koro ginie kosetigodo e chudo tiyudo ka akaontni bedogi pesa to sama otii gi akaont e chudoni iyudo ka omiyo akaont ni cha bedo modich kata nyisoni en akaont matiyo. To sama engi akaont matiyo kata pooni ingi chandruok moro to akaontnicha nyalo mii hola to holani nyalo konyi e loyo chandruok moro kata dwaro moro mane in godo manomaki mapek ka pok iyudo omendani ma isebedo ka iyudo due ka due cha. Koro okelo tich bende bedo mayot ne jogo machiwo chudo ne oganda ematiyonegi.

Gi ma biro e pacha ka aneno tijjni gi n yore mag mbui ma rowerni tiyo go mondo go los godo tije gi kata mondo gi ger godo yore mag somb gi. iyudo ka gi biro kanykla kendo gi temo riwo paro ka moro achiel. Inya yudo ka gin gi kompyuta kata laptop mangeny to gi yiero ni mondo gi ti gi achiel mondo gi riw paro gi bed gi paro mondo achiel ma nyalo konyo gi kendo ma nyalo miyo gi dongre e yo makare ma gi yud gi yud nonro moro ma ne gi timo mondo kata ka bed ni ne en tich mane gi manyo to bedo ne gi ma yot. Iyudo yo moro ma yot ma gi nyalo chopo go ka ma ne odwa dhiye no .Kaito iyudo ka saa moro ne gi dwa chiwo nonro moro e wi tich ma gi timo ne oganda ma moko, to koro gi tiyo ma gi gi nene ma na gi laptop achiel kendo ka gi tiyo gi paro mar ji gi tiyo gi paro mar ji duto mondo gi bed gi gi ma ber ma gi nyalo chiwo ne jopiny.

Gi ma timore kae en ni nitiere ji adek, ng'ata achiel ni ni kod buk, ji ariyo ma odong' ochiko it gi winjo gi ma ngat ma chielo man kod buk ni wacho. Dhot ma gi chung'e kata ka ma gi chung'e dhot kanyo ondik ni en club mar kompyuta. Mano ng'iso en kama tije mag kompyuta kata sombe mag kompyuta timore. Ma ng'iso ni gi temo tiegore kata gi temo puonjre gik ma opogore opogore mag kompyuta kaka gi nyalo tiyo gi kompyuta gi kaka gi nyalo loso weche ma itimo gi kompyuta e yo ma piyo ma ok gi bedo gi e saa ma gio tiyo. Aito bende gi ma timore kae en ni gi gi bedo gi keto pach gi ma okwe saa ma gi timo tiegruok ma kama .Ma ng'iso ni gin gin gi dwaro mar mi gi ng'e gi ma timore gi ma onego gi tim mondo saa ma koro ochopo ni kata ka omi gi penj to gi dwok penjo kaka owinjore mondo.

Mae en otas ma ngiso kaka kampuni mar jo safaricom tiyo e weche mag kowo omenda kata golo omenda. Iyudo ka nitiere ga rang'iny moko ma opogore opogore ma mag pesa ma ng'ato nyalo dwaro oro. To ka po ni ioro pesa , nitiere omenda moko ma jo safaricom ng'ado ma ng'iso ka po ni idwa oro siling' mia achiel to en nono to ka idwa gole e simo e laindi am in go to igole gi siling apar aito bende opog gi e kidienje ma opogore opogore. Nitiere mi inyalo golo chakre ki ioro chakre siling aluf abich siling abich nyaka siling aluf abirio gi mia abich ing'ado siling piero abirio ga abich to ki igole gi siling piero aboro ga ariyo. Ma ng'iso ni onyisi ni ibedo gi ng'eyo kar pesa ma ingado saa ma ioro pesa aito bende nitiere jo go man gi lain mar safaricom to nitiere jo go ma onge lain mar safaricom. Koro miyi yot ing'eyo kar pesa ma dwarore mondo mi ior pesa kata mondo igol pesa.